Tijni en tich ma itimo gi japuonj tich mar yiengni ma be wadendo kaka agricultural officer. Japuonjni tije en miyo puonj kod paro jodak yiengni. Keto chike mag yiengni e tich. Rito puothe mag ranyisi. Miyo jodak ndiko mar tich maber. Konyo e lany tich. Rito mesa mag ng'enyo. Rito kod temo wach. Luoro tich mag yieng'ni maber. Konyo jodak mondo oyud gik tich. To tijni husiana gi wech e mag pith manyalo konyo e yudo faida e chiemo e pith mag chiemo kaka oganda go goduma.

Rito maber mar loso yadh yany kata mich mamalo mar tong' gwen. Nyaka jalno ma japith ne ni mokwongo obed gi kar tich maber. Aluora maler. Mar ariyo neno ni gwen gi chiemo makare to gi ngima gi ber. Keto mpango makare mar choko gik kano tonge: E wi magi te nyaka japith ne ni ute ma gwen ninde ler seche duto. Ute gi bende nyaka bed gi rieny makare to gi kuonde ma muya maler kale. Nyaka kendo japith ne ni osiko orango ngima mar gwen matoko kaka chalo. Mogik to en ni tonge nyaka chok seche duto. To gi keno makare mondo konye neno ni tong' ler seche te e ka ranginy mar tong' bende bedo malo.

Weche man gi nengo kae gin kaka bao kata yien. Waya mar yany. Mabati kata pap oganda. Dongruok yien. Paku kod screw. Kuonde ma gwen chieme to gimodhe. Rangi, yany kata gwen.

Gima biro e pacha kaneno picha ni chalo ni ma group kata kidienje moa yudo tiegruok e gimoro machalo kaka yiengni. To bang' kanyo to omigi barua kata wanyadendo ni cheti mar yiengni. Bang' yudo tiegruok matang'o ni koro ginyalo dhi mbele gi weche gi mag yiengruok yiengni. Kamano.

Gini iluongo ni waya mar yany. Inyalo ti kode e yore mopogore kaka chielo kuonde ma yany odakie. Inyalo ti kode e chielo kuonde ma chiayo matindo kaka apuoyo odakie. Inyalo ti kode e chielo dala. Inyalo ti kode e rito aluora kod weche mag yweyo low ma bende wadendo ni soil erosion. Itiyo kode tij ma icho concrete modo omed teko mar kon. Inyalo ti kode e yore mag gedo bende.

Magi gi dho chi waluongo ni mobile money loan apps. To gin gi pok mopogore opogore. Mokwongo en gikelo ywaya mar tiyo. Gikelo jopiny duto e yo mar fedha. Gi ng'icho mar chiemo. Jopiny duto nyalo yuto. Rikni gi ni malo. Rito fedha maber to gi bende gi tije mar buok ma bende wanya wacho ni nafas mar ohala. Gik mokber kodgi gin ni gin gi gik miluongo ni rikni mar timo timbe ma onge adiera. Ratiro mar chenro gi ni malo. To gikelo misigo maduong' mar gowi. Seche moko yudo mkopo bende bedo matek.